eramatare oo sum, enatipat neramati isum amuu ore isum naa keisho iyiook inkiri tenenyiengi, neisho sii iyiook kule. kedimayu sii neitumiyae inkishu aa ilong'ok too mbareti terishata enturore, enetipat teneuni inkujiti naitotieki inkishu tenelo nelotu olameyu, arashu iindim ataramatie inkishu kuna kujit te pooki olong'.

Etiiki osokoni, ore osokoni naa eweji natumore ltunganak aa lainyang'ak tenebo ill'amirak loo ntokitin naapashipaasha. Kepoo oltunganak esokoni pee einyang'u intokitin naaayeu arashu pee emirr masaa enyee pee etum iropiyiani, naaku oree esokoni naa keitutum iltunganak neyau eseriani neyau sii enaboisho tiatua oloshoo.

Inkajijik, keidimayu naa iinkajijik e biashara arashu manyisho ooltung'ana, orbaribara, ore irbaribarani naa inkoitoi naim ltung'anak tenebo oo ing'arrin epoito isoko ekila nkolong',inkatambo, ore inkatambo naa keyau olari, ore pee eitutumo inkatambo nesha enchan, irkeek, ore irkeek naa keitobirr inkejepe oloing'ang'e na keyau sii olari.

kenare neyiolou oltung'ani esiai eripare, ore pee eyiolou oltung'ani esiai eripare neidim atiripa inkikapuni arashu inkiondoni pee emir. Kenare sii neyiolou oltung'ani airorie enkastomani.

Teniiyeu niyerr mokimo aa endaa naitushalaki oo ilkseri tenebo ongoshen oo embene olmalenge, naa ingas ayerr ilpayek tenebo oo ilmaragwe, ore pee eoku nintayu pa inkaranka, titpika ill'ata nipik nkitunguu paa ipik lelo kiseri, tipika ennkoshen ore peoku nenia kosheb intikitiko, ore pee iindip aitikitiko tudung'dung'o imbene olmalenge ningas aitokitokie te inkarre ore pee eoku arashu ningas aibleend, ore pee iindip tubukoki atuaa ina daa, ing'olng'ola nipal metotona te nkiti rishata nintayu.

Ore mbunge naa eweji natumore irbungei pee eimaki imbaa etipat naiirta ake oshoo osii eseuseu nalulunga, ore te bunge naa keitobiri incheriani naitumiyai te loshoo lekenya, ore sii te bunge naa keimakini eneikunari iropiyiani aabill te nkutuk oloshumba to loshoo.

Kenare neisho sirkali inkerra esukuul aaa isilan intokitin naitumiya terishata olapa aa sanitary towels p te nkutuk oolashumba, kenare sii neayeki ltunganak pookin oitunut inkerra esukuul iroruata namee esheria, kenare sii neitengen sirkali inkerra esukuul mkoitoii naidim neiboorie enutaii eton aa kutiti, kenare sii neibung'a irmwalimuni tenebo oo ntoiwuo pee erip inkerra pemeeibung' ake enutai eton aa kutiti, kenare sii neitengen sirkali inkerra kutiti aa silan esukuul ingolikinot naa kelek eimaa teneibung' enutai eton aa kutiti.

Ore ilkeek oitemerisho nemee sidai amuu keinyal biotisho. oree osigara naa kelek eyau ingolikinot tiatua osesen le ltungani, ore olmaiwa naa kelelek einyal emonyuaa arashu ninye indamunot oltungani. ore enaisugi nemeesidai amuu keinyal indamunot oltungani, cocaine, ore cocaine naa to nkutuk oolashumba, ore kulo keek naa keremoki oltungani keon naa kelelek einyal biotisho oltungani.

Siasa Ore tolosho lekenya, naa keoshi enkukuo baada oolarin imiet, pee egeluni ilarikok. Kenare negelu iltung'anak ilarikok supati oiidim aatarek iltung'anak, neas maendeleo, nerikisho sii tesidano. Ore siasa, naa kelelek eeu imbaa kumok enkarrueisho. Elelek sii eeu siasa enkiba, olom arashu olarrabal tialo iltung'anak

osalaba onyokie ore osalaba onyokie naa enkampuni naret iltung'anak tenelo nelotu enyamali ashu enelo nepuku olbuket. kitumiai emukase asie ntokiting' kumok te sipitali enaa esiai eyiang'are ashu edung'itoi nkulie tokiting'.Kishori ilkeek tesipitali pebakieki moyiaritin napashipasha

Enkitesheni oolomon, aa radio station tenkutuk oo lashumba Ore inkiteshenini oolomon, naa keliki iltung'anak in`dorropu o nkorroki oolomon, ombaa pooki naagira aasa tiatua olosho. Keiteng'en sii kuna kiteshenini iltung'anak imbaa kumok naipirta enkishui, eramatare, enkisuma o kulie baa kumok nanare neyiolou iltung'anak. Kelimu sii ilomon ooipirta biashara, enkiremore o kulie baa e uchumi olosho.

ore ingarin e ambulance naa ing'arin esirkali osipitalini napashipasha olosho le kenya onaap iltamoyiaa aya sipitalini ashu enelo netum iltung'anak olbuket naa kepuo aret iltungának peitabaya sipitali tesiokunoto petuum embata

Ore enkolong ebiitia te seuseu nalulunga naa enkolong etipat amuu enkolong naitamoki ltunganak eneiko pee eibooyo emoyian ebiitia, enetipat sii ena olong amuu keitamoki iltunganak eneiko peeitumia irkeek le biitia peeebik pemesioki aiminie enkishu enyee, keitamoki sii iltunganak aa irmareita eneiko pee eibooyo emoyian ebiitia te ishoi, kelelek etii ntoiwo naaata emoyian ebiitia kake keitamoki ninche eneiko pee eitubulu inkerra enyee emeeta emoyian ebiitia, keitukuji sii ltunganak oota ena moyian peemegila ltauja kake peendelea aanyok te maisha enaa olkule tungana.

Kenare nelo oltungani suku, nisumare esiai olkitarini aa nursing tenkutuk olashumba, ekintamoki eningo pee irem iltungana, nikintamoki si ilchanito napashipasha, omoyiaritin napashipasha,

Kenare nelo oltungani sukul nisomea esiai olkitarini. amu ore tesukul na ekintamoki eningo pee intumia imashini, napashipasha pe idol osesen lontungani, ekitamoki si ilbulabul omoyiaritin napashipasha pe iyiolou emoyian naata oltungani tenidol.

Enkitesheni olomon, ore tenkiteshesheni olomon na kelimuni, indoropu onkoroki olomon nelimuni si imbaa kumok napoito dukuya tiatua olosho, elo neimakini embae tiatua enkitesheni, aa mjadala, neimaki iltungana imbaa etipat naret olosho.